Logoek chekibo keny konamekei ak lalangiet nebo komaswek chemae kochang ako kora ripei koret matarei tigikwai komaipei ngungunyek soiti anan koipe mboleek chemi ngunguyek soiti, kora logoechuto kotindoi kora koripei notok ko tindoi nutrients che toreti borto chemae kochang mising ako ngialda kora logoechuto kosichei neko aldai rapinik noton amune temiik chechang chekimin kosichei rapinik ako kora eng ripet komaimi biich mising, mamachei kepit sikoistoenke tiongik anan keyochi kasii age tugul nemochei kokewel.

Boishoni ko kondeetab solaishek en korik barak, toreti en ibunetab maat nekoto sitimet ak ko makali, ng'unon chito nemoche konde koyoche kocheng chito netam kondechinote biik akityo kolibonchi rabinik ak ko boishoni ko kararan ngamun sitimet yoon keboishen ng'amun mobete kou sitimet, ak kora moime biik ak ko ribee koret mobele kii ak ko ng'eboishen ko mobeku ng'amun boishen asista, kiboishen kilak ak keketoketyin ak keketoketyin kilak, keibu kitiok betirishek sikechachenen sikokonor maat sikor keboishen en taishek, television ak ing'unon en boishonikab kaa alaak tukul cheimuch komokying'ee maatab sitimet.

Boision i ko kayaktoetab rapishiek eng lainitab Safaricom kiyoktechin chito ake ako boisioni ko kikonyumnyum benditoetab rapinik eng komaswek alak tugul, much konget chito koyakchi chito rapinik nemi koret neloo nekatakiipchin rapinik en eut komuch kiyokchi kobun simoit nityo konem eng simoit eng oldo tugul nekinemunen eng duketab Safaricom. Boisioni ko kararan mising ngamun kitoret oleoon yon kamii laook komakchinkei rapinik eng chokchinet koiteeng kasariat nekitigin mou yon katakiipoten kepchechin chito kityo.

Noton ko mitaiitab sitimet ako ngomnotet nekipoishen komachei chito nesomanat nekiwo sekondari ako yai unit nekikure Physics notok kotoreti chito inai tuguk cheterchinat cheisiptoi maat ak che choktoen maat. Kariik che kipoishen inen koyache kotindoi chito kiit nekikure screw niton kotereti sukuru komae sukuru nemaipe maat nengiri kole koma ityo kopeel chito, neiparu yon mi maat ako yon mami, itya komae pliers kora nekinyoen wainik chepore kalanyikei, nityo kora komachei tuguk chekilakchini eunik chemabunei maat sindakelu kole komae kopelini kometwau.

Chotok koo asikarik cheribe oret cheribe loiset ab oret noton koo chekni karishek che mara kainyit bik missing anan nii chemoisibi ngotutik ab oret, indoker inguno pichaini kobwotwon kondoindet ab oratinwek anan loiset inguno boishoni kotoreti inguno sikerib sobonwek che chang chemii oret tii ingamun bik chechang komotoisibi ngotutik yonmokiriki. Inguno ikobwa bichutok inyokorib oret kokorib miendap kipkosobe agetukul ak sobonuek chemii oret chekimokin gee en tai yon so boishoni kotoreti oleo en emet ab kenya.

There is a background noise.

Kaimutik che imuch kobun serikali yon isirtoi boisioni kocheu katwaletab beitab sitimet eng biik chepoishen ngamun betusiechu muswoknatetab kasari kopoishen oleu simoishekab eut anan kompuitashek, ako sana sana ko alak komamiten ngalekab network tomo koit chitugul, ko nguno eku kali eng biik chechang konyor, ako kora anan komi biik chemi kwenet chekonu muset eng kwenet imuch kopar tuguk choto alaan kopoishen koek chorset. Noton amune kichang biik chekikoek mikoraek eng muswoknatet, tesetai nguni.

Lakwetab sukul inoni wendi sukul, alakini tuguk chemilen biik eng yu ko lakwani kowendi sukul ako maipuur kotililit, matil sumek kobunchi sukul. Ko kiitake kora komiten ole tuga kopar kele inendet komachopot kowo sukul ako ole kaipuurto kaipuur korori kuyon matindoi kochakta, mamakenkei ole wendi ako kiit ake kora ko kailach swetait neuon mayam kaet eng inendet ako bakit ne ipote kora kaipur kuyon mami kei uon mamitei kiiy ariit. Lakwanito kora kokaipuur uon matinyei kelchin eng ole wendi.

Icheket koo kipsomaninik chemiten class ,kinete akopo boisionik mbalimbali ako ngunon konetisioni kopomusognotetab kasari ngamun indiger ii kokokiboisien kit nekikuren projector nekoto kiboisien kilamit kesirasir inatut anan chokaa kikonyumnyum boisiet mising akoo kikotoret lakok chechang kopaa kipkutinat ak elewenditoi emet inguni boisioni konyumnyume kasisiek chechang imuch koryebek kiyokyin lakwek aketugul kuchut simenyin sitakosoman kosipto kotes kakuyenyin.